Mũndũ ũrĩa ũteithagia andũ nyũmba cia kũnyuanira agĩrĩirũo gũkorũo na tha, ũkirĩrĩria, na ũũgĩ mũiganu wa kwaranĩria. Tha ĩmũtĩĩria kũmenya na ngoro yothe ũrũmwe wa ngoro na mwĩrĩ wa arĩa akũrũ, nacio ũkirĩrĩria ũmũteithagia kũũmĩrĩria mathĩna ma kĩ mũthenya na kĩ mũthenya na ũhoro mũiganu, makĩria rĩrĩa arũmbũiya andũ arĩa mangĩkorũo na mathĩna ma mwĩrĩ kana ũũgĩ. Ũũgĩ mwega wa kwaranĩria nĩ wa bata mũno nĩ getha kũmenya mathĩna ma arĩa matũũraga kuo na kũmatũma mekũigua metĩkĩrĩkĩte.

Njĩra ĩrĩa ya ũhoro mũno ya kũgĩa riboti igũrũ rĩa kũgaya indo bũrũri-inĩ waku hĩndĩ ĩno, nĩkũrora na obici cia thirikari ya kauntĩ, makũmbĩ kana ngwatanĩro ciakũgaya iria itaragĩria mĩoroto ya ũgai, noũgĩe ngumo cia ndinjito ta app cia thimũ kuma kũndũ kũrĩa kũrĩ mĩhĩrĩga kana mĩromo ya thirirkari iria irutaga ũhoro wa hakuhĩ, igũrũ rĩgiĩ gĩkeno na ũgai wa indo. Ningĩ ngwatanĩro cia social media, forum cia whatsApp na website cia ndũmĩrĩri, cia kũndũ icio nyingĩ, hũthagĩra ũhoro wa hakuhĩ, igũrũ rĩgiĩ gĩkeno kĩa indo.